Rawera moro morwako law marachar ogwe e puodho mopidh e dek. Degni oyugno, nikech buya nitie kuome. Eng'e rawerano nitie niang' to gi yiende moko be ntie e bathe kanyo.

Chiemo maber, nindo malong'o thuolo mar seche madirom aboro, wuotho kata ringo seche madirom kata nus sa, wuoyo gi ji mantie e alwora mari, yudo kony kuom jogo motiegore e weche mag paro, gitimo tije mayot moknigi pek ahinya.

Nindo makare kendo moromo, e yor jomolony wacho ni onego wanind seche maok tin ne aboro. Kuom mano, ber ka ng'ato nindo chon. Inyalo keto okenge mopogore mondo omi inind chon. Kuom ranyisi onego ichiem kaber to sa achiel gi nus mondo sa ariyo oyudi e kitanda. Kinindo nyaka sa apagachiel mar okinyi, tinyalo chiew chon mondi idhi e tijeni mapile. Nindo makare bende konyo ng'ato kik bed gi paro maricho kata bedo gi paro maliw. Kendo bang' tiyo matek tiyudo thuolo mondo iyue. Kuom mano tije mitimo onego bed ni luwore gi nindo ma in inindo.

Kaka an, anindoga seche aboro. Chakore ng'enyne sa adek e wang'e kendo achio sa apagachiel mar okinyi. Ma miyo achieo chon, mondo adhi e tijena maok orochore nikech nindo mang'eny nyalo ketho tijeni.

Kaluwore gi jolony e weche mag chiemo, onego bed ni wachamo chiemo mopogore opogore kaluwore gi del marwa. Kaka an, aseyiero mondo acham alode mang'eny kendo ng'enyne aseweyo chamo chiemo madhi gi ring'o. Ma nikech nonro wacho ni alode gero del kendo konyo del seche ma tuwo ng'eny. Kuom mano, chiemba pile kapile nyaka aket alod obedie. Kendo gik madhi gi mo ahinya ok acham, kendo chumbi be nyaka ket matin mabende luwore gi puonj mar kanisa mara, mondo waket dendwa obed maler. Kendo wageng' tuwoche moko mabiro gi chiemo ma ok nikare.

Jal moro ma orwakore ka maasai nikech lewni ma orwako go thoth ne irwako gi jo maasai oting'o kede kata onyalo bedo luth. E ng'eye nitie jal moro be ma orwako tishat ma rachar gi long bende biro ma rateng' gi lluth bende oting'o gi simo e lwete. E bath bath jal machielo be wanya neno ng'at machielo ma orwako tishat ma rachar gi long ma biro ma ma rakwar.

Piny owacho mag gwenge ma aparo ni okawo namba e weche mag mibadhi en Siaya, nikech ndalo mang'eny Siaya osebedo ki iwacho ni mibadhi okwako nikech weche mag dongruok ni piny kendo gavana mar gi be ok oseketo okenge malong'o mag tieko weche mag mibadhi.

E pichani jal monindo en ker machon ma en Daniel Toroitich Aarap Moi ma oth. Kendo mochung' mabe chiwo luorne mogik, en be ker machon mane osenindo Mwai Kibaki. E bathe nitie jadolo ma bende ochung' to gi obila moko be nie ng'egi kanyo. Eng'egi kod bathe be ntie jomoko marango kaka gikmoko dhi kuma gintie ni.

Ji mang'eny opidho diek e alworana. Kendo thothne, ji ndiko jokwath matero diek kwath kendo terogi modho sa asaya ma riyo ohewogi. Kuom mano, pidho diek en gima tek ahinya, kendo nyaka ng'ato ger ne diege abila maginindoe gotieno mondo ogeng'negi lee mawuotho manyalo tieko ngimagio kata jokuoge mabe nyalo kawogi.

Pidho gweno gi gik machalo kaka akuru, bata kata atudo konyo e yore mopogore opogore. Mokwongo, onyalo konyo e yore mag chiemo nikech kidwaro chiemo tinyalo nego kata moro tichamo. Mar ariyo bende, ka in gi shida moro midwa mondo ikony inyalo usogi. Gigi gin gik manigi nengo ahinya nikech kousgi to ginyalokore pesa mathoth mabe nyalo konyo e tije mopogore opogore kaka chulo kata fee kata mana konyo e yore mag chulo pesa mar osiptal

E picha ntie jalmochung' morwako ogudu, gi sati marakido, gi long' bende mabiro ma rabuor. Ochung' ka omako sanduge moko mag chuma. Sanduge gi nigi rangi mopogore opogore, nitie mabiro rakwar, nitie marambulu, gi marateng'.

E kind chiemo ma jogweng'wa ohero ahinya e weche mag nyasi gin rech, gweno, atudo, ring dhiang' kata mar diel kata mar rombo, alode manyachon, kaka susa, bo, dek to kod alode manyasani kaka skuma gi cabbage.

Mokuongo ng'ato nyaka ng'e kaka ilielo rombo. Rombo onego bed ni ilielo kose yugno ahinya mondo yierego obed mang'eny. Onego bende ibed gi makas milielo go rombo, kendo nyaka ibed gi gino bende midhi chokogo yiergo kise liele.

Picha ni nitie dhok abich mopogore. Achiel kuomgi dibo to modong' biro ma lando. Kichamo lum kuma gintie no. Yiende moko be nitie bathe kanyo.

Manenore e picha ni en tij njungu. Njugu en achiel kuom kothe ma ipidho e gweng'wa kendo ma ji yudo e yuto ma opogore opogore. Mokwongo, puoth njugu nyaka pur maler ka pok opidhe. Njugu bende kosepidhi moseti maber tidoye. Samisedoye tirito bang' dweche moko to ochiek. Biro nenore ka osegolo maua kwome. Bang' mano tisinjo njugu manyisoni ikaye. Ipudhe kaka en no kendo itere dala kata inyalo pone kapod en a puodho kamano, timoye mondo otuo. Jomoko poke ka ose tuo. Jomoko be kane use kamano.

Tich manitie e picha ni en tij lupo. Tij lupo dwa ni mondo ng'ato obed gi yie ma mare. Kasto ng'ama lupo be nyaka bed gi ngai mokwang'o godo yie ka dhi nyime. Mondo ilupi bende nyaka ibed gi gogo mimako godo rech. Gogo iloso e yo minyalo nene go to bende onyalo nimo. Mondo inene nyaka obed gi boya mating'e malo. Kasto bende nyakobed gi gigo motwene machalo kite. Gik moko mapek manyalo nime mondo onim e pi mondo omak rech. Jalupo bende nyaka bend ng'at ma nigi lony e kwang'o ngai mondo ji odhi nyime. Lony bende miyo ng'ato bedo gi yie makare ma yie ok bed gi ng'ikruok moro amora.